Kenetipat ena bae oleng temurua, aku naa ore enkiremore ekitunguu naa keisho oltung'ani metaa keyolo mbaa kumok naipirta enchoto endaa. Naa ore sii tena tene eas oltung'ani enkiremore e kitunguu naa eidim ainoto iropiani, neidim aitasheki kaan nisumie naa inkera enyena naidim aitumia iropiani kumok ataasie imbaa naapaashipaasha oleng tialo enkishui.

Ore enkiremore onkuek naa enetipat oleng tiatua enkishui oltung'ani a keata naa tipatishu te nkishui oltung'ani, keidim aishoo oltung'ani iropiani nidim sii atesheta tialo enkishui enye. Ore sii tena ena kiremore o nkuek neyeu oltung'ani naa keidim atodua ajo kanyoo duo enarikino neitaas kuna kuek enyena etii olchamba pee etumoki atopok, neisho sii oleng tesapuko. Ore nkuek neyeu neing'urari a keyeu nesemberakini neoshi olchani peetumoki naa ainoto puan tenkata natii ashu tenkata nagira aendelea enkiremore.

Ore inkaakuj naa enkaji olng'anayo opaashipaasha, na ore sii inkaakuj neata tipat tialo osesen loltung'ani. Kore inkaakuj nabo eyeuta oltung'ani nenya naa keitayu tialo ele shani, ore pee intayu, nintayu ena kiti toki nagamita ele ng'anayoni kaan, nipeoyo sii kuna tokitin naijo impuut nagamita teshumata, pee itumoki naa ainosa, kake ore pee eton eitu inos, naa indim aitukuo neaku indim atama. Ore sii tena kuna kaakuj, ai menyai sii enyoei, inya kuna nadoo ashu kuna nanyokio aninche naa naoto naa ninche sidain to sesen loltung'ani.

Ore eramatare o ng'uesi entim naa kesidai oleng, aisulaki kuna kutiti ng'uesi naa keidim atotoni oltung'ani nemeidim aitasa sii oltung'ani toki. Enaisul ninye eramatare o nkutelin aaku naa duo, akeatai kuna keji inegred, kuna ekuna olong'i, naa kenya ndaiki sidan oleng. Ore sii tena enkutel teneishoo nebulu sii oleng, neatayu osesen sidai ashu keatau naa biotisho sidai naa kindim atimira oltung'ani toorupiani sidain neyau ina esidano aashu neyau naa iropiani sidain naa keidim ateshet oltung'ani tialo naa ina siai enye petumoki naa atopona dukuya tesiai eramatare o ng'uesi.